Tomo awendi kot nepo sokat eng kokwenyu. Ni ko amu eng kokwenyu komamite kot aketugul nemi sokat anan niketesetai ng'alekap sokat. Kokwenyu kotakomi ng'uny mising eng ng'alekap mosoknotet. Nitok kokochin sitakomi ng'uny kora ng'alekap sokat ako tomo kechop anan tomo kelumda kot aketugul netokchingei koker kole katestai ng'alekap sokat. Kit neimuch keyai sikobit kobit boishoni konyolu ketes korok ketes ng'alekap musoknotet keker kele kaitchi sitimet oleoo eng kokwet, notok ko makokochi kora kosup anan korupchi ng'olyotap sokat amu eku rahisi.

Chang kot mising ortinwek cheimuch keboishe keropchi chomyet lagok chematinye sikik eng kokwet. Netai ko keipchi icheket tuguk chemokchingei kou ngureik, amitwokik ak tuguk cheboishe icheket eng sopet nepo kila. Chu ko tuguk cheuen mising konyorchigei lakochu eng nyumnyumindo amu matindoi icheket sikik nguno oret akenge ko ketoret icheket keipchi tukuchuto atya nepo oeng komie kot mising kerutochin icheket sait aketugul sikobit koboiboitu icheket yeityo koker kole chomei biikap kokwet ako ibwoti icheket sait aketugul. Nepo somok kora kemuchi kesomeshan icheket nemaliponi chepkondok alak tugul.

Mwaat kele kipakenge ko kimnotet. Yiketuiyogei biik akosich yamdaet akenge eng boishet netokchingei koker kole ketuiyo kabwatutik ak ng'omnotet ak karik tugul chetinye icheket sikobit kosuldae boishet aketugul ko kosuldoi icheket mising kosir yekayochikei chito inegei boishenyi kityo. Ni ko amu katuiyetapkei koibu ng'omnatoshek chepo biik tugul akopbu kora karik chekimen kosir yekayai chito boishet inegei amu yekayai chito boishet inegei komuchi konyor rerunet nepo chepkondok anan ko karik anan akot ko kabwatutik chemi ng'uny kosir yekatuiyo ak biik alak chetindoi kabwatutik cheterterchin kopoto karik.

Boishetap musoknotetap kasari kotinye kot mising sobenyo nepo kila, ni ko amu kokowalak mising emet. Walet nekokobit eng emet ko nekokokon mosoknotet nepo kasari, kokotokchigei emet komugul anan dunia komugul musoknotet nepo kasari ako nekit chi aketugul neminye anan nemeng'ishe eng kasari kotinye akenge eng tuguk chekichute musoknotet nepo kasari amu nekit eng betushechu kiy aketugul nekiyoe koboishe musoknotet nepo kasari kou keng'ololdosi ak biik, keole tuguk eng dukoshek, somanet, ng'alekap mung'aret, kenyoru logoiwek chepo emet , akot boishonik alak koboishe musoknotet, imuchi koyai chito boishet komi...

Rutoito nimautie eng sobetnyu ko kingami kilass sisit arutochi anan kerutochi Maasai Mara ni koki rutoito ne inegei ako neabuati akoi nguno amu tukuk che chang che echen chekiakerchikei netai korok ko panda neloo amun olindok ko loo ako anee achame mising awendi oleloo nguno kiit akenge nekiapoipochi ko banda neloo nebo oeng ko sobet ap biik eng olindok nebo somok ko tiong'ik che terter chin che kiaker eng olindok nebo ang'wan ko banda kora.

Atindiot neamuchi aaror akopo petutap kamung'et nekibwoti ko petut nekibwoti akopo biik chekiborchigei konyor emenyo nepo Kenya katyaknatet. Mi biik chekiborchigei kot mising ak koboryo ak chumbek eng kenyishek chechang chekikosirto sikobit koker icheket kole kanyor emenyo katiaknatet akonyor kondochigei biik chepo emetap Kenya ichegei nemakondoiwech chumbek. Nguno petuni kibwoti akopo bichoto amakiyoe boishet aketugul kobate kibwat boishet nemie nekiyai icheket.

Mite terchinet neo mising ngeyonye somanet nepo kasari somanet nekipo keny. Netai, ko somanet nepo kasari keboishe musoknotet nepo kasari, somanet nekipo keny ko kimakeboishe musoknotet aketugul amu eng keny ko kitomo koit musoknotet. Somanetap keny ko eng oindo ko ki somanet nekikere kit netesetai akeyai kou noto. Eng kasari ko kipsomaninik kosire, sirishei akosomoni kora tuguk eng simoishek anan ko kitabushek yeityo koyai icheket tyemutik chetokchingei kopiman neeng'wa nepo tuguk chekakinet nguno koterchin kot mising.

Eng kenyishek che chang ko kikoborio mising emet nyo nepo Kenya ak emet nemaloo nebo Uganda koporei komosta nekikure Migingo, Migingo ko koret kitikin nemii kiwato nebo emet ap Kenya ak emet nebo Uganda kiit neborchinigei emotinwek chu ko mwoe emet ake tugul kole neng'wa mbaranitok po Migingo ako yuto koyoo miising mungaret nebo samakinik amu yundok komii temishet ap samakinik anan kekese samakinik eng chong'indo kiit neimuch kokon kaliet ko iketuyogei kandoik ap emotunwechu oeng.

Maoo missing terchinet nemi eng sokat ak boishet ap simet toretikei tukuchu oengu akenge komochei toretet ap ake sikopit kosulda amu lokoiwek chekiborostoi ko imuch kenyor keboishe simet amu yo kiyookis tukuk ko muuch keip lokoiwek chu koitchi biik cheiborostoi kobun simet nguno sokat koboisie simet yeityo kora simet koboisie sokat amu lokoiwek chebune sokat kemuchei kenyor keboishe simet.

Toreti mising sokat eng letaetap logoiwek eng kokwet. Sokat kotoreti konoisechi biikap kokwet akopo kiy aketugul netesetai, akopo kabarastaet aketugul, tuiyet aketugul netetat kotestai, anan boishetap pandaptai newendi kotesetai eng kokwet anan ko akot kabarastaet nepo tuguk chekabit eng kokwet kou nyasutik anan ko meet nekabun kiy aketugul nguno kopo komonut mising yemi sokat amu ikochin biik konyor logoiwek chetinye sobenwa eng kasarta neinegei neyamat.

Eng kerenyu kopo iman mising logoiwekap sokat. Ni ko amu logoiwechu kotokchingei koker kole kanyor biik ang'alek anan kabarastaet neinegei netinye sobenwa nepo kila. Kabarastaet neu tuiyet nenyolu kotuiyo biikap kokwet sikobit kenoisechi icheket akopo bandaptai ak kiy aketugul netinye sobenwa, nguno boishetap sokat kopo komonut mising amu toreti koleta logoiwek ak kobit konai mising biik akopo tetutik alak tugul anan panganutik chetoreti sobeng'wa.

Chang kot missing boishonik chekokoyai serikalit akotokotesetai koyoei eng ng'alek ap kokwet netai ko koko kon serikalit boishet nebo kotokchigei konyor barnotik eng kila kokwet eng emet ap Kenya boishet nitok ko boishet nekikuren kazi mtaani boishet netokchingei koker kole kayai barnotik boishet nebo tililindo kolset ap ketit ak kechop barabaret asikonyorchikei icheket chepkondok chetoretegei icheket akokochin icheket matkoyai tukuk chechang cheyachen kou chorset.

Eee abwoti ale mwalimuinik eng emet komuchi konet sokat ako kikotoret kot missing icheket eng ng'alek ap kanetishet ni ko amu eng kasari kokotokchikei emet ng'alek ap musongnotet nebo kasari nitok kokonu kobois missing ng'alek ap sokat akot eng kanetishet yo lo mwalimuyot eng sukul komuchi konet kipsomaninik chi koboishe sokat ni kotoreti icheget missing amu ikochin icheket konetis akot eng kasarta nemalekiten icheket ak kipsomaninik akokochin somanet konyumnyumit.

Eng keretnyu ko ngeyonye serikalit kampunishek chebo biik ko akoikoi missing ane kampunishek chebo biik amune ko ni kampunishek ap biik ko nyumnyum missing kendochi amu mengechen ako tyemei missing cheindochin koker kole kabit kandoinatet nekararan ak kotestai eng oret ne kararan serikalit ko yo missing ako yetunet ap serikalit kokochin matko yookis boishonik alake eng oret nekararan nguno kokochin kandoinatet koyait akokochin boishonik alak koruiyo amu oo missing kosir kampunishek ap biik

Toreti mising ng'alekap sokat kipsomaninik ak mwalimoinik. Ni ko amu sokat kokochin mwalimoinik konet kipsomaninik akot yemomi icheket sukul. Musoknotet nepo kasari kokokon komuch konetis mwalimoinik eng ui tugul olemite icheket. Yechut mwalimoinik kopoto kipsomaninik musoknotet komuchi konyor icheket kiy aketugul nemokchingei akopit konetis akot mwalimoiyot eng olindok yeityo kokon kora kong'ololso kipsomaninik kokon kereng'wa akopo kit nekakinet icheket. Ni kikokochi somanet konyumnyumis mising amu tesetai somanet akot yemamite konekit mwalimoiyot ak kipsomaninik.

Chang kot mising kewelutik chebune mwalimoinik yeineti kipsomaninik anan eng ng'alekap kanetishet. Netai ko terterchin ng'omnatoshek chepo kipsomaninik, nitok kokochin kanetishet kokoromit amu ter olemuchi kokuyo kipsomaniat akenge ako kipsomaniat ake ng'alek cheineti mwalimoyot. Kit nepo oeng nekorom mising eng ng'alekap somanet ko terterchin kora olebunu kipsomaninik. Nitok kokonu kopit kora terchinet eng kaguiyet kora nepo kipsomaninik. Oleimuch ketoretito ko keker kele kapit kokerkeit anan kokerkeitu lagok eng sukul sikobit kokergeit kora somanet.

Eng kerenyu ko kikotoret mising ng'alekap sokat mwalimoinik. Ni ko amu sokat ko kikokochi mwalimoinik komuch konetis icheket koboishe musoknotet nepo kasari akoitchi kipsomaninikwa kobun soet. Imuchi mwalimoinik konet kipsomaninik yatugul koyoe boishonikwa, mi akot mwalimoinik cheimuch konetis yatugul kotesetai inendet ak somanet nepo berak. Makonyolu anan mako lazima kwo mwalimoiyot sukul sikobit konyor kipsomanyat. Imuchi koboishe oret nepo sokat koitchi kipsomaninik eng ui tugul olemi inendet anan ui tugul olemi kipsomaninik.

Somanetap sokat kotoreti pankanetap somanet ak kipsomaninik chememuchigei. Ni ko amu kikoip serikalit kakwautyet koker kole kakergeitu lagok tugul. Kikoip serikali kakwautyet koker kole kakikochi lagok tugul kerchei ko cheimuchigei anan ko chememuchigei kekochi icheket tuguk chermokchingei icheket kou musoknotet nepo kasari nemokchingei icheket asikobit komuch icheket konyor somanet kobun oret nepo sokat akomuch kotestai kanetishet kotindoi chi aketugul musoknotet nepo kasari nekonu serikali sikobit koker kole lagok tugul akot chimemuchigei konyoru somanet eng oret nenyumnyum nekergei ak lagok cheimuchigei.

Kit neimuchi kwai serikalit eng mwalimoinik chememuchigei eng somanetap sokat ko netai ko koker kole kekochi mwalimoinik kanetishet neyomegei akopo ng'alekap sokat. Ipe serikali kakwautyet koker kole kakinet mwalimoinik tugul mising ko chememuchigei konyor icheket ng'omnotet ak naet nepo koboishe ng'alekap sokat. Nepo oeng ko koalchi serikali icheket kiy aketugul nenyolu koboishe icheket yeineti lagok eng sukul. Ni kokochin mwalimoinik chememuchigei konyor musoknotet notok nemokchingei icheket sikobit kotesetai boishetap sokat eng oret nenyunyum ako eng oret neikochin somanet komyeit.

Eeh! Ayani ale, komami sokat komatoreti mwalimuinik eng somananito nebo sokat. Ni koamu sikat komoche kole kotinye tugul kipsomaninik ak mwalimuinik sokandonoto sigopit konoisechige icheget anan kenet wanafunzi chetindoi sokatndanito konet mwalimuisiek icheget kiy age tugul nemoche konet icheget. Ni kokachin somanet konyumnyumit misinging amu yeinetisie mwalimu kokere wanafunsi kiagetugul ne ineti mwalimuako yai kiy agetugul kosubkei ak mwalimuinotok tuguk che mwoe anan tuguk che kangat.

Kit nekiriben anan neyache koyai chito yoon cheng'e inendet chebkondokchik. Chebo osnatet ih. Anan ko pension ko netai ih , koendi inendet olemiten konoruet nyin, nebo chebkondok. Yekakwa inendet yundon ih kikochi barwet neiboru kole tinye inendet chebkondok ako kokoyam kasarta nebo kekachi inendet chebkondok choton. Yeibata ni kesirchin inendet chekit ih nebo chebkondok chemakat konem inendet ih , en bengiit noton nekang'at kampunit noto anan konorwa noto nebo chebkondok. Nebo somok ih kwendi chichoto. Benkit akpokonem rabinik chenyalu.

Kit nenyolu kotindo kibsomaninik tugulu ko ko agenge ko koker aketugul en ichek kole tindoi musuaknotet nebo kasari ih. Anan ih ki neimuch konyorunen anan kochuton sokat ih asikonyorchike konetisiet amun kasari negit ki agetugul ih keboisien sogat. Yeletai molmolyat yeletai kiage tugul. Kit netesetai ih anan kit nebarien inendet ih keboisien mukswanotetab kasari asikobit konyor chito tuguk chekineti nebo aeng ih, kit nenyalu kotinye chito anan kibsomaniat age tugul ih ko ng'amnotet akobo ole kichopto anan kit nenyalu keyai sikobit ichut musuaknotet.

atkan kora, kowole serikalit chepkondokap tuguk. Nitok kowole mising oleyoitoi boisheng'wa castomaek anan ko alik. Yelany mising beitap tuguk kokochin chito koker kole kachang'a chepkondok cheboishe inendet kwolchingei tuguk chotok cheboishe kila. Imuch akot kokochi kwal tuguk cheng'ering'en amu alyet nemi barak nepo tuguk chekelany serekali being'wa. Yeilany serikali kora beit kokochin beit kora nekyoldoe kolany, notok kokochin castomaek kora koker kole kang'ering'itu tuguk chekaal asikoker noto kole kekochi chametapkei kora castomaekchi.